Ore taa ena naa eneikuni pee euni endaa o ilapaitin kuti, tolchamba naduo lotaa kiti. Ore ene dukuya naa ing'as aisho kulo tung'ana empeko metuuno, nimpotu ilariya loutaki naa eneiko pee eun Kuna tokitin.

Ore ena naa endaa oo nkurlen, eishoru nkaswiin oo nkurlen, ore pee eishori inkaswiin oo nkurlen naa kebulu asioki. Ninepu inkaswiin oo nkurlen ajo eyuu ilmosor sidain, naa keishoo sii enkiroshi oo nkurlen metaa keiroshu metaa ore pee iya sokoni nitumi iropiani sidain.

Kumok igolikinot nagira aima ntowio tenkaraki enkitubuluna oo nkera to losho le Kenya, ore ene dukuya naa erishata kiti naata intowuo onkera enye te nkaraki irkasin otaa le serikali. Ore eni are na enchula nashula nishula inkera to sukulini, nepuo ang'amu irkuakin opasha. Ore sii enkai naa enking'urare ee tv, oo simui sapukini naa ore epuo aing'or inkera nena na tifuni oo nena simui sapukin, naa keng'amu irkuaki loopasha lemeishia naji tenkerai